Kelchin ochon chemi ineminjin piaisinik ak nyanyik en koreng'wong'.?

Amune sikonomegei temisietab kotab selele ak minutik chechang'?

King'ole minutik en imbaret agenge ak achek keng'ole bandel ak ng'endek en mbaret agenge

Ibwat ile ialdoichini aliik nchirenik, tos isaisai kolene asikoal?

Ngele ii oldoindet. Tos igatitei ono olindet?

Ing chitoab mungaret, kokararan ingolipanin kastomaek kopaishen kaitoshekab legut ak imuchi ikonoren kora chepkondokuk yotok, ee salee kararn kaitoshekab kegut ko amune ko ni, meng'ete iipoti chepkondok ak nebo aeng koraisi kaitetab chepkondok choto.

i chitap mungaret tos ipcheiti ano chepkondok ap mungaret ako chekuk amune?

Nyone nee meting'ung' iniker ni?